Ma en chiro to chiro ni aneno jo ma dichuo gi jo ma mine, jo ma dichuo ochung to achiel kuom gi oting'o uhuru bag, to uhuru bag no nite gi ma otingoe. Koro chiro ni iuso gik ma opogore opogore to kae ohala timore, ohala ma timre kae en ohala mar omena, fulu, to ma ng'iso ni ohala ni nyalo bet ni en ku ma nam nitie nikech omena gi iyudo gi gi ng'eny to kendo gi yudore kuma nam nitie. To kata kamano nitie duka ma oyaw mar hardware to bende aneno ka iuso gik tedo bende mondo kik ingiew gik moko to kendo ichako idhi ot ki ionge gir tedo nitie nyaka meko mbele kacha. Aneno nyaka chumbe chumbe mi iuso. To koro mae en chiro to ohala ema timre e chiro ni ma nyalo konyo ji mangeny kendo kabisa nikeckh kae kuma gik moko yudore to kuma jo ohala.

Ma en laptop to ewi laptop no aneno buk gi kalam. Mokuongo nyalo bedo ni ng'ama tiyo gi kompiuta gi kalam ni en nyathi sikul, koro osomo gi laptop ka ondiko gik moko e buk mosesomo. Mar ariyo nyao bedo ni ng'ama tiyo gi kompiutani en jatich kata ng'ama oyaw en jatich, nyalo bedo ni en japuonj, en daktari mondik, nyalo bedo ni okale kata ong'iyo gik moko mek tich e kompiuta kasto ondiko gi piny. Mar adek nyalo bedo ni ng'ama tiyo gi kompiuta ni en ng'ama nigi ohande, to ohandeno otiyo gi kompiutani, kata we awach ni laptop. Laptop ni otiyo godo ka osetieko tiyo godo to ondiko piny, to bende o g'iyo gik moko e laptop. Laptop ni konyo e gik mang'eny to bende omiyo tich bedo mayot neji mang'eny. Gimoro amora ma itiyo gi laptop, kapok ichako tiyo gi laptopni onego ing'e kaka itiyo kode kaka an ang'e tiyo kode to an nyaka gi certificate.

Daktari timo nonro mar ngima nyako ma tin, otimo nonro mar duol, mar chuny ,kod moko e del mare ka otiyo gi stethoscope, mano en achiel kuom yore ma daktari tiyo godo mondo ong'e ka be ni nyathini nyalo bet ma tuo kata nitie gimoro machande ma onego onge, to ka osengeyo obo dhi mondo ondik ne yedhe piny ma nyalo konye. To bende yo ma daktari tiyo godo thiedho go nyathini en yo ma itiyo go kata e jo ma dongo . Ok ni ka in nyanti eka itiyo kod iu ka ma e to kisebedo maduong' to ok nyal aah, nyaka jo ma dongo kama eka daktari ngiyo ga ka ngato tuo kata ok tuo ipimi mondi. Inya kata pimi to ka oyudi ni ok in ma ber inya ndikni yedhe mi ibo muonyo to bende ki semuonyo ibiro bed mana ma ber. Kik waluor osiptal, osiptal en ku ma wadhiye to wayude thieth malongo. To kata kamano kok wayudo thieth malongo e Kenya ka inyalo bende wuok oko mondo iyud thieth ma ber e ka moro nono.

E kibanda kae wantie gi ji ariyo. Mokuongo en mama ma chal ni en ema ouse e kibanda no to mar ariyo en nyathi ma tin ma obiro ngiepo e kibanda no. Gi ma okuongo ma mama ni timo en oketo ne naythi gi ma iluongo sanitizer e lwete. To tij sanitizer ni en miyo lweti obed ma ler. Ki iketo sanitizer e lweti to onego germs duto mantiere e lweti to lweti dong ka obet ma ler. Sanitizer ni an ne akuongo winje chon to ok en chon kabisa ,mane pod an e skul diere korona. Korona ni ema ne omiyo angiewo sanitizer nikech ka korona ne owuok higa mane higa mane osekalo, ning'iso wa ga ni wati gi sanitizer mondo kik wayud korona. Chal ni korona ne en tuo ma ne ni gi chilo mangeny. Koro chilo go ka wadwa nego watiyo gi sanitizer mi ineno ka mama ni oting'o e lwete. Sanitizer ni ber to kata iyude kuonde mangeny wanya yude osiptal, wanya yude e chiro moko be, to kata kamano nitie nyaka e sikunde be, ofise be nitie.

Ma gi dhano gi dichuo ma obet e ndara to ndara ma gi bete ni gi bet nikech gi go gi picha, nitie ng'ama ochung e tok camera to go gi picha. Jo gi chal ni oya ma bor ot sa moro ne gi kalo akala kae gi gari to gi neno ni we wabed piny mondo wa go picha ndara ni bende chal ka gi ma ok en ndara ndara mana kende nitie gik mangeny e ndara ni e gi ma omiyo gi neno ni gi go picha nikech saa moro ma gi sebedo ka gi winjo gik mangeny mi iwacho e wi ndara ni to koro gi chopo to gi neno ni aa we wan be wa go picha ,nikech chal ni gi mor be ka waneno, to mano ber.

Mae en somo mane nyocha ochake Kenya kae miluongo ni cbc chon ne wan gi eight four four system mana an be be atimo. To cbc ni ka ang'iyo en gi gik ma ngeny ma kata an ka ne asomo ne ok ayudo gi cbc.Cbc ni ber nikech omiyo nyathi opuonjre gik ma ohero timo. Wan ka ne wadhi skul ne nitie gik mangeny mane atimo ma ne ok ahero kata ne ok adwa timo. Lakini cbc ni nyathi puonjre gik m onya timo to ong'e timo be. ok oketh sane ka osomo gik ma ok nyal konye kata gi ma okia timo kata gi ma ok odwa timo. Mar ariyo cbc ni puonjo nythindo e yo ma kare nikech nyathi yudo time ma ber e somo gi ma osebdo ga ka ogombo timo wach nyathi ma dhi skul ma ohero tugo mpira, onyalo yudo yo ma ber mar somo opira ni e skul moloyo jo ma ne timo eight four four system mane okonyal timo gi moro amora ma ne gi hero e skul mane gi some.

Magi gin dhano ma nitie e sirkal to e sirkal nitie tich ma opogore opogore. Kata kamano ok en sirkal kende man gi tich nitie nyaka jo ma ndiko jotich ma jo sirkal be ndiko. To jo ma tiyo ne sirkal ni gin lakteche. To lakteche gi chal ni gi goma, gi gomo nikech ka ji ogomo ga gi ndiko ga piny gik ma gi dwaro to gi ma omiyo gi gomo. To a kae aneno ka gi ndiko ni hatuwezi stop to mano wach ni ok gi biro chung to chal ni nitie gi ma gi dawro kata ma sebedo ka gi dwaro ma sirkal ok dwar miyo gi. To bende gi miyo ng'at miluongo ni baba kahush erokamano, chal ni ma ema osebedo ka chung kod gi to ma ema ng'ama ongeyo gi ma osebdo ka gi kale ma sirkal be timre ni kia to gi ng'e ma ber gi ma lakteche gi dwaro, nikech lakteche gi gi tiyo tich ma ber e Kenya ka to Kenya dwaro lakteche. Koro sirkal onego otem owinj gi.

Kae nitie nyithindo to kod jo ma dongo, ng'at achiel ma duong tedo to moro obet otingo nyathi. To ka waneno gin gi mor ainya, chal ni gi rito chiemo nikech nitie chiemo mi itedo. To mae chalni ni gi jo ma aae kumachiegni kata gin duto gi ae ka moro achiel nikech chiemo to mi itedo itedo kumoro achiel mondo gimi cham. Chiemo ma gi chamo ni chal ni en chiemo ma ber nikech gi rito ka gi mor to kendo gi nyiero to kendo nitie ja picha ma ochung tok camera kata tok picha to ogoyo gi picha ma ler kendo kabisa. Koni bende aneno ka nitie ute to chalni ute mantiere go ema gidake. Kendo nitie nyathi moro man gi mbele kucho ma ng'iyo kaka min gi kata miyo no tedo, miyo moro bende obet chiemo kata omiyo nyathi ma ngiye ni chiemo. Nyathini ngiye to apenji ni yawa mama inyiero to pok imiya kata chiemo yawa. Ma an aneno e picha ni.

Ma en osiptal, to osiptal ni wan gi ji, ji mantie e osiptal ni ma onindo piny e kitanda mar osipttl en ngama ithiedho to mochung gin lakteche angwen ma temo thiedho ng'ama onindo piny ni. Osiptal en ku ma ki idhiye ti inyalo yudo thieth man kare, To ng'ama onindo piny ni chal ni osebedo ga ka otuo to obiro osiptal mondo oyud thieth lakteche gi konye mondo mi oyud thieth ma ber .Kata kamano mondo mi iyud thieth ma chal kamae nyaka iti gi pesa mangeny kabisa. To ng'ama onindo ni sa ma idhi e daktari ni mondo othiedhi ibet gi geno ni ibiro chango nikech jathieth maduong to en Nyasaye. Koro jo gi nitie e osiptal mond to gi temo thiedho ng'ama onindo e piny ni mondo obi powinj ma ber kata mondo gi ma ne chande no e dende kik chande kendo. To kendo omiye obed gi kwe ,to mano gi ma ber.

Mae en tich mar jo pikipiki jo apiko. Jo apiko gin jo ma tingi ki iya kuma iyae to gi nyalo teri kuma onego bed ni idhiye. Jo apiko gi bende gi timo ohala ni kuma opogore opogore. To mondo mi itim ohala mar jo apiko ni onego ibed gi license, to license ni onego iyude e skul ma ipuonjo ji riembo gik moko kaka gari, lori kata piki pkiki. Ohala mar pikipiki ni ber nikech jo piki piki gi gi yudo wateja pile nikech pile nitie jo ma dhi skul, nitie jo ma dhi tich, nitie jo ma dhi tij gi ma gi ndikore ,to nitie jo ma dhi tich ma ondiki. To koro mondo mi ng'ato ochop e tijn no nyaka iti gi piki piki kata nyaka iti gi gari. Ji mangeny tiyo gi piki piki nikech gi neno ka piki piki nengo ne ni piny to piki piki ni nyalo chopi kuma idware gi piyo gi saa ma piyo molo lito rito gari mondo opong e ka idhi kuma idhi kuma onego bed ni idhiye. Koro ma en ohala mar jo piki piki.

Ma gi ji ariyo kata ji angwen, ariyo gin lakteche, achiel en miyo ma oya nyuol to be en gi nyathi ma tin. To chal ni oya nyuol e osiptal to gi ma lakteche gi ngiyo gi ngiyo ka bende pend nyathi ma ongad to be en ma ber kata ok en ma ber. Tijni ni ber nikech ok en ji mang'eny ma ongeyo tijni. Tijni be dwaro ng'ama osomo to ki dhi skul mi somo tijin ibo ng'eyo gi ma onego bed ni itimo. Mama ni onyuol to ka waneno ma ber magi gin mana lakteche ma ng'iyo to bende nyathi ma onyuol ni be en kare koso nitie gi ma time to kata kamano ok en mana mama ni ema nyuol, nitie miyo mangeny ma osebedo ga kanyuol to nyaka daktari obed kanyo to oneni ni e to be in sawa, kata nyathi ma in godo ni be en kare. Ok en tich ma yot to bende en tich mi itime ka moro amora e osiptal ma opogore opogore nikech osiptende te nyaka wabed gi lakteche ma nyalo konyo miyo ma osenyuol.

Miyo man osenyuol higa mokalo oomo nyathine osiptal mondo opime e gik mopogore opogore to daktari tiyo gi stethoscope mondo mi opime nyathini one ka gimoro amora ni kare. Miyo kosenyuol indiko ne ga e buk kaka onego bed ninoomo nyathi e osiptal mondo ok ni oomo nyathi saa te saa te inya ome kata dichiel e dwe mondo mi ong'i ni nyathi ni be ni kare nikech kaka miyo nitie gik mang'eny ma ok inya neno ir nyathi mondo ing'e ka nyathi ni kare kata ka nyathi ok n kare. Mano e gi ma omiyo nyathi itero osiptal bang' kosenyuole to ok saa te mondo daktari ma ong'eyo tije ma ber ongi kata onen ka nyathi ni kare to bende kata kamano gik ma daktari timo gi gin gik nono. To ka in gi nyathi bende onego iter nyathi e osiptal chieng ma ondik ni nikech ber ng'iyo ka nyathi ni kare kata ka oonge kare mondo okonye kuma inyalo.

Mae en tich mar uso yath, to bende oyudre kuma opogore opogore. Nitie jo maloso yath to nitie jo ma uso yadhni. Jo maloso yadhni en jo ma osomo loso yath nikech nyaka ibed ni ing'eyo gi ma itimo nikech jo ma ng'eny ma dhano tiyo gi yadh ni. To kata kamano yedhe gi mondo ius nyaka bende ing'e ni iuso yath mane to mondo inge ni iuso yath mane , nitie yath bende ma opogore opogore ma yudre e osiptal mar uso yath. Mokuongo wan gi yath ma ka wiyi bari inyalo yudo ka iyi ka wiyi bari kata ka iyi kayi bende inyalo yudo yedhe gi. To ber ka ng'ama uso ni yedhe gi obed ng'ama ong'eyo gi ma otimo to kata kamano ong'e ni yath ma ouso ni ni auso ne ng'ama chal nade to bende onego oti gi yath ma chal nade .Nikech in saa a moro ikia kata yadh no imuonye nade? Kata imuonye saa di? To imuonyo adi. Koro mano e gi ma ng'at ni temo ndiko, kaka yadh no onego omuony, to imuonye nadi ,to gi saa di bende.

Daktari tiyo gi stethoscope mondo mi onge kaka naythini nitie. Kata kamano nitie gik ma ngeny ma daktari ni dwaro ng'eyo. Miyo ni nyalo bedo ni oomo nyathi e osiptal mondo mi oyud thieth, kata kamano onyalo bedo ni oomo nyathi e osiptal mondo ong'i ne ka nyathini be ni kare nikech en kaka miyo ok onyal ngeyo kaka nyathi dhi ka ong'iye ka mae. To bende samoro ber ka naythi nyithindo itero osiptal ok saa te lakini saa moro be ber ka nyathi itero osiptal mondo mi inge ka nyathi ni kare koso ka en tuo mondo bende saa moro bi iyudo ka tuo no biro bedo matek ne nyathi to saa ma itero nyathi osiptal yudo ka ne iseketho saa mangeny koro ber ka itero nyathi osiptal ka tuo kata ka ok otuo. Onego nitere atera osiptal mondo ong'iye ni nyathi be en ma ber to ka ok en ma ber, ang'o marach kode? To bende onyalo yudo thieth? To thiedhni onyalo yuo nade? To gi kure? to gi ng'a ma nyalo miye thieth ni?

Nyithindo nitie e skul to e skul kae gi somo ka gi rwako ogwata. Ogwata en mask ma ji ne ochako rwako ndalo mane okalo ma ne nitie tuo mi iluongo ni korona . Japuonj bende orwako ogwata ni, to gini ji ne rwako nikech kik ng'ato omi ng'at ma ni bute tuo mi iluongo ni korona .Korona ni kaka ne obiro, wan jo ma ne wantie e skul , ni ing'iso wa ni warwak ogwata ni mondo kik wami jo ma onge tuo ka mano in go. To be ka ne oyudi ka in gi tuo ikawi to iteri idhi ibed gi jo ma ni gi tuoni mondo kik imi jo ma ni gi jo ma onge tuo ni. Koro agwata ni konyo eyore mangeny kata kamano ok en korona kende ema miyo ji rwako agwata ni nitie nyaka weche mo opogore opogore ma miyo ji rwako agwata ni .Korona e wach maduong mano omiyo ji rwako agwata ni to be ber ki irwake mondo ng'ato ka fuolo to ok ofuolne ng'ama ni bute.

Magi jo ma nitie kuma iidho ndege to nyalo bedo ni gi dhi kuma bor to gi dwa ni gi chop e saa e gimomiyo gi tiyo gi ndege ni ,to bende gi ting'o gik gi ma nyalo bedo ni gi dhi tiyo go kuma gi dhiye.

Nitie ng'ama ochung', but ohala mar ndiga to otemo lero ne jo mamoko kaka dinga ni inya ti kode e yo makare to kaka ndiga ni nya konyi to bende gi timre kae en ni e pinywa ma Kenya ni nitie sa ma wan tiere ga chokruok wantiere ga gi chokruok mar mek ji ma biro to tang'o ne ji tich ma gin tiere godo. Kuma gin tiere no en ochal ka moro kaka soko to gi biro to gi omo gik gi kanyo en gi matimre ga odiechieng' achiel, ariyo kata adek, to ji be biro to ng'iewo gik ma jogi timo to bende ka ineno ka nitie gi ma mori kanyo inyalo nyiewo to bende ka ok inya nyiewo inya kawo namba mar ng'at no mondo ibi igochne sa ma ibo yudo pesa no to kata kamano nitie be gik ma opogore opogore ma timre kae, ok en kata ohala mar ndiga kende mantie nitie ohala moko be ma ok otang'nwa to ni gi ko ka kocha.

Ma en miyo to miyo ni otugo tuk mar ringo, tuk mar ringo en tuk ma ber e Kenya ka. To kata kamano jo kenya ong'ere gi tugo ni nikech gin gi jo ma ringo ma ber to bende gi sebedo ga ka gi ringo e ndalo mang'eny ok kata ndalo ni kata ka pok onyuola, an ne onyuola to ayudo ka ji ringo. To mama ma miyo ni en ja Kenya nikech law ma orwako ni e kore ondik ni Kenya. To bende kata kamano ok en miyo kende ema tiyo ga tij ni, nitie nyaka dichuo ma tiyo ga tijni to dichuo kaka wang'eyo gin ga gi teko moloyo miyo to kata kamano gi ringo mang'eny ma oloyo kaka miyo ni ringo to bende tugo ni ok tugo mana Kenya kae kende, itugo nyaka pinje ma oko nikech jo ma oko be tugo tije gi. Koro gi biro ka gi ng'eny to gi tugo to ng'ama oyombo wadgi e ng'ama dhi yudo pesa ma malo kata en ng'ama yudo ohala ne ma mamlo. To mano be ber e tich mar ringo ni.

Mae en ohala mar nyanya to kiwacho adiera nyanya en ohala ma ber nikech nyanya en gi ma itiyo kode pile ka pile ,kindwa jo ma dhano. Nyanya ni bende kata ka en gi maber nitie yore ma onego warit godo nyanya ni mond kik okethre ka pod waseuse, nikech ka okethre koseuso to ja ohala nyalo bedo gi tich ma tek. Koro nyanya ni sa moro inyalo tere e chiro to kitere e chiro chieng' no koth nyalo chwe kata gi moro amora nyalo timre ma miyo ji ok nyiew nyanya ni. Koro ohala ni ka pok ichako., onego ipenjri ni ya, nyanya ni katere e chiro to ji okos ngiewe anya timo nade, gi ma okuongo nyanya ok en gi ma onego bed ni iketo kuma ofund nikech ki iketo kuma ofundo yot mondo mi ochiek piyo to ka osechiek piyo ok obi bet nikech nyanya ka osega chiek ma ochiek ma ochiek, gi ma timore kendo en ni onya kethore koro ber mondo ikete kuma ok onyal kethre, to be ki ikete ok ikete kama ofundre.

Mae gi jo ma nitie e skul to jogi nitie gi japuonj ma puonjo gi somo. Somono nyalo bedo mar kompyuta nikech aneno kompyuta ni e mbele kila ngato. Kata kamano tinde jo ma ng'eny dhi e skul mondo gi ng'e tiyo gi komputyuta nikech piny ma wadak e sani en piny ma tiyo gi teknoloji to onego ipuonjri kaka inyalo tiyo gi teknoloji gi mondo kik ibed gi tich matek ka in gi ji jok moko ma ongeyo tiyo gi teknoloji no. Somo mar kompyuta ni ber nikech kata e sikunde ma nyithindo matindo, gi bende gi tiyo gi kompyuta ni to ki somo kompyuta ni inyalo dhie sikunde go mondo ibed japuonj ipuonj gi. Kompyta ber nikech omiyo tich mar ma tich mari bedo mayot to kata kamano iyudo thuolo mar tiyo gi kompyuta e yo ma ber ma nyalo konyi to konyo bende jo moko e aluora kae mar.

E picha ni ni aneno odiechieng' mar jachan e od ndwet. Od ndwet en ka ma ji ikore kata inyalo wach ni en kama iiko ng'ama osethoo kata ng'ama anyalo wacho ni maiti. Maiti en ng'ama osewewa to ma en ng'ama ok nya yueyo. To nitie bende jo maloso ga maiti ni. To maiti ma neno mo nindo kar kae ni chal ni onego olos nikech chal idhi ike. Mano e gi ma omiyo iloso maiti no. Ok nyal los maiti ka kok dhi ike kata ka jo kor gi maiti pok obiro kawo maiti ni. Koro waneno kanyo nitie maiti monindo akia ni mano kitada mar chuma to kendo oume gi kitamba ma rachar malo nyaka piny ma ok inyal nene kata ma ber .Kasto aneno bende sink kanyo gi gik moko mi itiyo godo e loso godo.